Enetipat enabaye amu, ore tiatua mbaa olchamba, naa kisaidia ena baye pee eyar nkukuni, pear nkukuni naanya ntokitin naatii olchamba tenaa irpaek tenaa mpoosho igira airem naa kisaidia peer nkukuni, kisaidia sii ewueji negira endaa abulu pee eeku naa endaa sidai oleng.

Ore enaiko pee elajoki iltung'ana le Isuzu E. A pee aisho esiai naa kanga's alo ajokiajo kainyoo pee ara nanu oltung'ani duo loifaa ashu eselenkei naifaa tinasiai enye nalo ajokiore tenaisho ninche eisia naa ore kulo kuna bae nagira ninche amir naa kepuo amir katitin are noshi namir menabo ake kake kepuo amir katitin are noshi namir naa kisidai ina te biashara enye ashu kisidai tiatua esiai enye amu kelo aisaidia entoki naji sales

Ore kuna rikore kutitik arashu uh nchamai naa kibung'are oshi entasati haswa tiatua emurua neetae entoki naji mchango nkolong'i e kila siku neku kitayu entasat nabo matejo hamsini nitai enkae hamsini ore baada nepiki atua osanduku ore baada onkolong'i natejo ina murua arashu ina eh chama negili naa ilo sanduku asi netum oltung'ani eh impisai duo naa natipika apa neku tenitipa oltung'ani hamsini tonkolong'i tomon nitum naa miai imiet asi nisaidiyia naa nena baa eh emurua amu kei ketum iltung'anak entoki napuo ainyiang'unyie endaa taisere arashu aaya inkera sukuul arashu ninye ainyiang'unyie inkilani

Ore tenabae orbaribarani tenegirai aitobir irbaribarani opoito ntaoni, naa ore enaikoni peisaidiai arashu errepi iltung'anak logira apoyie lelo barabarani naa, kishori siaitin. Ore nena ketii oshi nkayiok natii ntaoni nena taoni, arashu nkera nitu epuo sukuul nitu etum isiaitin, nisumate neshomoita sukuul nitu etum isiaitin nishori naa siaitin tina biashara orbaribarani, neeku kisaidia sininche ore egira orbaribara egirai aitobir orbaribara, negirai si aisaidia emurua arashu iltung'anak lotii nena taoni.

Ore teninyang'u entoki tiatua olduka sapuk araashu supermarket nilotu adamu ajo miyeu, ore entoki e dukuya naa ishaakino pining'as anangaa ina risiit arashu enkardasi oashi nikinchori tiniidnip ainyang'isho tiatua olduka sapukj, nishuk nilo eweji naji customer care, niliki ajo ore enatoki, aitumiya te kuna mpisai naa mekure duo arashu mee ena duo ayeu, nikinchori naa mpisaii inono amu mikinchori mpisai nikijokini wua enkae toki naata ,nabaki nena mpisai, naaku nishuk naa niya enkae toki.

Teniyieu oltungani nilak ositima arashu nilak, kplc ositima tolmutandao naa ingas alo ai download application e kplc, ore teina application e kplc naa keeta mbaa tofauti tofauti nidim atalaa, teniyieu, nilak ositima teniyieu, ninyiangu ositima, teniyieu ninyiangu ositima apik atua emurua inyi, asi ore enkae toki naa dial inambai naishooyo kplc asi nipik enamba ino oshi natii meter number ashu meter box nintoki apik amount nipik mpesa number ore kutoka hapo nidip nit naa message ino.

Ee kegira aa aayau aa ore lelo tung'anak apa loyautua aa erasaroto arashu usaidizi, arashu eretoto naa kegira aadamu ilrmarei lenye amu ore ena baye naa kibung' kibung'a oshi iltung'anak kumok arashu aa keya nibung'a iltung'anak lormarei obo peeyau arashu peeya eretoto atua emurua. Neeku etoni tenebo nejo ore ena erot reto retoto mayaita ena murua, neeku kegira aadamu irmareita lenyenak pii.

Mmh tana ka oltau le ncba le le lelelioma le ncba le banki le ncba nioshoki esimu nijoki kayieu kaata intrest arashu kayieu nainyangu nyoo enkaji tiatua nyo kutumia ele bank linyi ifaapiliki ajoki kataa oshi nanu nyo olobo le loltunganak loiriu mbisai loota account tena bank inyi

Ore eniko empesa, kisho ake ore pee ipik number oltungani, ingira airiwaa mpisai ingira airiwaki oltungani mpisai tenaa mia moja tena elfu moja tena enkalifu nabo naa kiger enkarna oltungani orashu keyau ina arna ilo tungani linkira ajo pee iriwaki mpisai kabla niriwaa airony oshi entoki najo send. neeku ekiyaki ormesej nikijoki ira sure ajo ele tungani ingira airiwaki mpisai naa indim atejio nabo eeh orashu are aa mee ninye ,ore tenirony nabo ee nepuo mpisai ore tenirony aa mee ninye nicancel naa empesa ina siai neeku negira mpisai apuo eweji nemishaakino.

Ore oshi tekenya naa ekiata system arashu ewoji naji E-citizen naa ore iltunganak pookin le Kenya arashu kila citizen e Kenya naishaakino niata ina portal naji E-citizen, arashu iyata akaunt teiwoji naji E-citizen neeku ore teniyieu nintankeju imbala ilo ake atua portal ino naji E-citizen nibol nipik I'd number amu ore naa I'd number ninye nai recorginize iyiook pookin tekenya nipik, nilo amu keeta intokitin tofauti ashu imbaa tafauti niidim aitangejuko asi nilo ake niinger nabo niyieu tenakifaa piikinjori impisai nilo ewoji nilak tenaa ke paybill tenaa ashu mpesa nilak impisai nikijokini piilo aya finger prints entoki naji finger prints asi ore naa teniidip nikinjori imbala inonok.

ore entumoto e network naa ki tofauti kulingana we murua nigira oltung'ani aa, ninng'uaa oltungani. kake inepu aja ore kuna olong'i .ore apa tenkolong'i, naatulusoitie, naa mme sidai apa, network oleng, naa kishaakino apa pee kipik entoki naji, booster pee kintobir network ang, kake ore oshi taata kuna olong'i, kisidai embung'ata e network oleng. arashu metaku naa wuejitin naalakua oleng' naalakuaniki ntaoni, arashu wuejitin natii atua aoleng. kake ore tenilotu, network esimu, aosh esimu, naa itum network pii, teniyieu nijing; internet nitum pii pii ewuejji nitum ainyiang'unye bundles nijing naa atua mtandao.